Oleimuchi atarta nyisutikab rabinik akobo temishet kou tukuk chekimiten kou minutik ak kotoret komo kit neu missing kobaten imuche ibesen rabishek akiyaen temisho notet kotko kemoche item imbar, bore twle ko keritem imbar imin ial minutik chemoche imin ak imin, yon kakimin minutik chotet ak ikany koruryo komiten kesemberchi minutik alak tukul koyon kerisember ikonye koraa siketyi, yekesember nebo oeng ikany koruryo sikopit iges minutik chotet chekemin. Ko yon kokoruryo ak iges minutik chotet ak ilade inyoru keliljin yeityo iwekte rabishek chekiks chekikesom amun kikenyoru nyosut kasarta nekomoche itemishe ko kimetinye rabishek ko kinibesen ko nguni kiribut ialde chenomegee ak iwekte ak kongetun ikonor alak chekongetun kome.

En Iman ko rabinik komokilele kit nekonorokse lakini ninyoru rabishek iboishen kou olenyolu, kewekutyet neo nebo rabinik en temishet ko imuchi iboishen rabinikuk itemishe yeityo ial minutik imnin en imbar, yekeimin minutik chotet komuchi konyo ropta ak koropon ak kolaa minutik chukan ko ngopit nyosutyet neu non ikere kole kewekutyet newo missing ako nekiriboshen rabishek item ak iminsen , ko kit neo missing nekikere kele ime bik chechang temik chechang kewekutyo nitet. Rabishek inee kotam Kobo koraa kou sikonget ninyoru rabishek iboishen kou olenyolu motiwechowech rabishek amun item kasarta nemetinye Ako imuch osom ak inyoru. Yon kerinyoru inyoiboisbe. Komuche komorut minutik chu ko kiku ko kit nebo kewelut ana iime bik missing niton.

En Iman kocheng kotikinutik akobo rabishek ninyoru rabishek iboishen kou olenyolu kotikinutik chotete ko motiwechowech iwee kot nekiboiboiten gee , rabishek inyoru konyolu iboishen en oret nelitit anan nepanganat, bik alak ko ngonyor rabishek kii koboishen en oret nemonoto lakini nyolu yon itinye rabinishek imuchi kikemin minutik ak isich rabishek koyob minutik chotet chekikemin en imabrenyun komatinam ak iwechowech nam ak iboishen kou olenyolu imuchi komii lakwet sukul iliponchi sukul lakwet asikopit komokiwon. Koraa kocheng boishonikab gaa cheimuche iyae itemen koraa imabaranotet rabishek chotet motiboishen kityok kou ole kebwatite amun item kasarta nemetinye rabishek chotet konyolu inei ile rabishek inyoru iboishen kou olenyolu motiboishen kou ole ibwotii.

Kewelutik cheimuch koter komebesen rabinik chebo temisiet ko yoon ke wee ikesishe en imbar. Akorib rabinik chotet amuun melen tot imuch imin minutik en imbar amenyoru kamanut koyab minutik choto. Ko kit netere komenyoru anan komesom rabisiek akopo temisiet nibut minutik chegemin en imbar ingeyai kele akialde inyoru kamanut ishich koron chekiibaishen itemishei bore twae ikonor Iko chekesich matiwech koyamewech rabinik konatet neyae komenyoru besendo betusiek chesome rabisiek amuun. Yoon ibanganat ingen kole iminsei Ako minset temisiet komakyinge rabisiek komakoi ibaishen rabisiek en oret nemanyalu

En Iman komii ngotutik cheribe olekikerchindo beek en imbar kou en korenyon anan en komosto emet neyamat ko yon momiten beek komii beek chon koretote ana kebal keringet ole kutunen beek ak keboishen baibushek kireta beek koba ole momii beek kotoreti missing kou yon kemin tukuk en imbar komakoi kobetyo amun en koimutyetab beek lakini yon kokire beek kotoreti kopisi en Kila ak Kila ko kergeitu ak betushek chemeii ropta anan emotunwek cheroponi ko koimutyetab beek ko kireta beek.

Nyosutik cheiboru ilekiboishoto imabar sikopit kotee anan kotee koretab kiyagik ak tiletab ketik ak yametab koret ko en korengung anan oleimenye ngamun chitukul kotindo ilemenye ak kotindo imbaret ole teme koen imabaranotet nongunget nono ingot ipcheiapchei koyob chechang amun nyolu itulji tugaa oleoketen, nyolu itil ole iteme ole iminchinii minutik kuk kou pandek, nyolu koraa itil ilei iminchinii tukuk cheu ingwek amun yon itinye imbar komoyomegee ibealate tukuk chenyolu imin kou ingwek komo tukuk chekilelen ui kasinywan ako sikoyamak koret anan simple mingin korengung konipcheiapchei koyob komoswek chechang kotoretin notet missing.

Konetutik chebo temik chemii korenyon nii kotam kineti temik kelenjin en kasari ko yomegee kemin minutik cheu chu ak chuu amun makoi imin minutik konyil chechang kasarta agenge ngandan miten temik ala che pcheopchei imbarenik kwak kii ak komin tukuk cheterter en olotet ko en temik kyok kotam kinete bik kelelen nyolu kemin ketik kemin tukuk cheu ingwek, nyolu en temindet agetutuk anan kapchii konyolu kotindo kabungut neminchin ingwek kwak asikopit ko kararanit ak kopit pandap tai. koraa en temik kochang mii cheribe kiyagik anan tugaa, mii cheribe neko mii ripikab tukuk chechang ko kinetin yekiripto ak olekiyoito bois.

Bo komonut missing aniter kerpesik amanam kiyagik kuk anan tugaa chetinye en korengung amunee ko nii niter kerpesik komiokitun kiyagik kuk missing ako ui asikonyoe kewelut en borwek kwak ana ko miondo Kobo koraa ikose kelelen tugaa yon kakiget koba boreste missing en bik chekete tugaa kochengote suswek konyolu en Kila wiki kopit tukwak asikopit komanam chekebore ngworik ak tukuk mionwek chechang cheimuche konam kiyagik . En iman konyolu keter kerpesik amanam kiyagik amun bo komonut en temik notet missing, oleo konyorchigee komonut mgoter kerpesik komakai komii teta komian Ako kotko koigee komoimin.

Konbwotutye nyun en okietab omitwokik chebo kiyagik kotoretite kipagange en emet missing amun kiolchin tukuk kiyagik anan omitwokik chemokingee Kobo komonut missing en emenyon ako mokonu seretet konu pandap tai inonitet amun ingeyai kipagenge en emenyon anan kiolchin tugaa tukuk chemokingee en kasarta ne notet kotoreti bik oleo anan toreti konamgee eun bik en kokwenyon ak koger kole yomegee keribe tugaa kouni anan keribe kiyagik en oret nenyolunot Kobo komonut nitet missing amun Makali okietab omitwokik chutet en chito nechome korib kiyagik missing nyoru kerichek.

En Iman koyoche keribe temik amosich kotoldolik cheyach amun kotkonyor koboishen kotoldolik cheyach en imbarenik kwak komuche kongem rutunetab minutik anan komaimuch koruryo minutik komie kou oleibwotito temindet inendet. Ko kit nekiyoe sikopit keter kotoldolik chutet chu yachen konyolu kenamgee kipagenge en emet sikopit kekerchin akeger kele want imbarani konomegee ak kotoldoloik ochon cheimuch kotoret en minset ak en ruretab minutik koyan kakenmgee kipagenge en emet koterokse missing.

koimutik chneimuch konyoor temiik yon sire mbarenik kwaak kochang mising en iman kobune koimutik cheuen ago chengwonen temik, koimutik chutet ko kouu imuche ibore isiir imbareengung kolelen chito age nenyiin imbaranotet anan imuche orwengaa biik ab konwong anan kokweet, kouu en biik eleoo kochang biik chekigeeten imandanywaan ak kerebeen imbaronook ama en chomchinet nywaan, kobate ngobore koraa kosiir chito imbareet nyin konyone ak kole kinenyun imbarani ooh mara kioldeuun ak ilibonchi, ko chang koimutik mising chebune temik.

Olikinomdo muswoknotet en kipsomaninik chenyimotin soitaenywan anan icheket chemokere ko mokorom missing amun akot akichek kegere ko bik chebo komonut kergee ak bik alak maimuch kele icheket komonyolu kosoman ana kele monyolu koba sukul. Ichek kigergee tukul Ako yomegee akichek ketochi somanywan nebo koboishen eunek ngamun bik chemokeree kotam kotindo kirotanyean sikopit kosapsapaten olon konai ole wendii. Koraa ko en sukul konyolu en sirkali kochopchi kipsomaninik chemogere somaneywan akichek asikopit konyor.

Ortinwek chekikoboishen sirkalitab Kenya asikopit koib muswoknotetab kasari kou en ngalekab somanet tii ko kikowalak missing somanoshek makokergee ak oli kinye nikerchine ole kikisomondo Keny an inguni komii trechinet neo missing amun inguni chekineti lok anan boishet nekiib sirkalit sikopit olekinetito lok kokikesir mwalimuek vhekisomochi konetishet ako cheingen konet lok ko kokwoutyet nekiib sirkali notet.

Somanet ko kikotoret missing muswoknotetab soet en komoswek cheloen amun kou nguni ko kikopit kipsomaninik chesomonchin ngalekab soet ko ngolas chito nemii oleloo koborostoutik anan ko ngololutik cheyobu soet komuchi konai kit netesetai en emet komugul amun tukuk chechang chekimwoe en soet kemwoe kit nekatestai en emet ak kit netesetai en sait notet. Koborostoutik chechang ko niat radioishek ikas anan television ikose akikrre kit netesetai en emet.

En Iman kokikotoret bik tuyoshekab soet konyorugee bik chemeii oleloo en kisb en ngalekab somanet amun tuyoshek chekiyoe en soet koneti bik ak kongalale tukuk chebo tai en sobet anan tukuk cheitigoni bik, ko ngotikon bik chito en soet anan nikoshigee kole ngalek chekakingalal kipsomaniat nekangalal en soet Kobo komonut en inyee kotam ikinome ana ketore kwororugee chii nekongololi en soet kole ane ongo Ako oyobu Ono yeityo kokoito nambarishek chebo simeit ko chito nekokose kinome.

En Iman ko kikowal muswoknotetab kasari siretab bik chemoche kochut sukulishekab barak amun yon isire chito imoche ichute sukilitab barak komiten tukuk cheibesomonchinii anan kit nemoche iyai beyai yechut sukulitab barak koyon kosir lakwet ak komach kinyit kosir sukulitab barak komii tukuk chekisibi ko ngosib lakwani ak koger kole kanamgee makisishek chekonyor anan komiten kikiochei somanet, ko kotko kanamgee ak kasit anan ak somanet nebo kosomonchin en sukulitab barak konyite ako kikowal tukuk chechang missing koyet ngomnotet nemii en emoni nyon.

Kororonutik ak yoitwokik konamgee ak muswoknotetab kit nekibore 'chatgpt' ko en chikilishet konamgee ak somanet, miten kororonutik ak komii yoitwokik amun imuche iboishen koroitet nikitepen teputik ak kowolun en sait notet ko anan inyoru kobo Iman tukuk chekowo ko alak ko anan inyoru komobo Iman, ko kitet komuche kosorun anan kinetin amun en komosto age imuche kokonin wolutyet ne iman ko kororonutik chik chono komosto age ko nemaiman.

Kikotoret missing' konoret ak nyorunetab bukushek en bik chesomoni oretab soet missing' amun ngoba kipsomaninik soet ana kemwaita kepcheita kele soet komiten bukushek chenyolchin kosoman lokok amun bukushek chotet kobo komonut missing', ko chito nemii soet anan ko nekose anan neisibi tukuk chekiyoe missing' e soet konyoru keljin amun Kobokora kochang missing' kabarastoishek chekiborosto en soet tukuk chemengen ikose en soet ak tukuk chenken ko nikas akisib kou lekakimwa inyoru keljin.

Missing ko kikotoret somanet kit nekebore YouTube amun yon kakinetin kou en Lokok chemeii en sukulishekab barak ko yon omii yondet kotiyengee iwee kinetin anan komewee . En yundet komokimokenin kii missing anan imuche Iman kewee kinetin yon kaitar kinetin komara mekuye komuche yutet olekichengen. Koraa bik cheinetishe akinyorchigee ngomnotet neo missing kobun yutet ko en Iman ko kikotoret kipsomaninik muswoknotet nitet amun ikwo chito tokor kogeer kole eyee mokuye you komobirtogee missing ako lobotyin yotet koswach muche okuyee yachemg neineton en yutet Kobo komonut ako toreti kipsomaninik yutet.

En Iman kokikotoret kopelishetabgee ikeger ngalekab somanet keboishen somanet, ngeba sukul kinetis komii lakwet nechepchep konam konetutik chekinetishe asikiomiii nemii kwenet ak komii neletu amun mekai ile kergee lokok tukul chemii sukul chekineti amun ingobit koit kasarta nekakiyai tyemutik kepchei ak kenai kele lakwet neindou kwoinon ak nemii kwenet kwoinon, ikere kole kikotoret bik kepchei lokok kosiben ngalekab somanenoshek amun chito neindoe koter ngomnotet netindo anan kotindo okilit.

Kikotoret missing scrinishekab kasari kotesta ngalekab somenet en emenyon nebo Kenya amun scriniahek chutet kogere kit netesetai en emet komugul kou yekichopto kipsomaninik kou en ngomnotenywan ko kit netesetai en oleomii iboishen scrinit amun mikit neu missing ko kikotoret missing kipsomaninik Alan ngalekab somanet amun yutet kotoku kele kobwa chito kokisomen ak kobwat kole want ndokiyoe kouni Kotor komuch konoi Si kotko nguni kobwo barak ngaleb somanet ak kotoretech koraa scriniahek chutet kigeer kit netesetai en emet komugul.

Tuyoshek chekikotet sirkali asikopit konet konetik kotingee ana akobo muswoknotetab kasari komii ko mii tuyoshek che imuch kochut keboishen screenishek anan keboishen somoishek alan mokele nyolu iwee olemii tuyet sikopit kinetin imuch kechop kityok ole kichute en simoit ak itesta ak tuyet, kou en kasari ko kikwo barak ngomnotet en kipsomaninik missing ako kikoyai nitet kotoret oleo . Tuyoshek chotet abakengalalen kotingee ak muswoknotet nebo kasari konetak konetik missing en yotet.

Kaimutik kotingei ak simoishek chechotet ko chebo internet anan cheimuchi koker tukuk chetese tai en emet en biikab boror kochang' mising' amun imuchi koker chito tukuk chetese tai en emet anan tukuk chemakororon en olitet oko imuchi kowech akoyai chito kobwat ole kaiker anan kole nayai akane kou ni amun tukuk chechang' chekikere en simoishek chemiten koroitet komakele kororon ako muchei inyoru Iman kanetutik chekororon ako imuchi kora inyoru cheyachen ko en chito age nemamokenkii komuchi koker kanetutik cheyachen akotyem koyai chotet komang'em kole matoreti kii anan masoru en sobet ko

Koimutik cheimuch konyor kipsomaninik en yaetab tukuk che makat ok chikilishet ko Chang koimutik kosibgee ak internet amun ngeker kitet kochang tukuk chetesetai , en kipsomaninik komuchi kowis okilishek kwak komoto koger kole kaigai somenet kopaten chome missing chutet akokeshi okilishek kwak kotakomekowendii chito sukulit sikopit ipakinet. Koimutyet age ko kikobet bik chechang missing ko kipsomaninik oleo amun nibeinyoru kipsomaniat agetutuk kotindo simoit tindo internet ko ngochut kokere tukuk chemokororon missing.

en iman ko teer waletab internetit eng kwenutab sukulisheekab taonishek ak chemii kokwo, amuun chemii taonishek koo inernetit mising nigerchine ak chemii kokwotinweek anan kokwo, amuunee ko taonishek komakergee ak resobishek anan kokwotinweek, chang boishonik mising chegeyoe en taonishek nirogendoen ak chekiyoe en kokwotinwek anan en resob olimbo gaa, komii wolutyeet anan waleet neoo mising, mii barak chemii taonishek kosiir chemii kokwo

Ngotutik chekikichop en chopetab chepkirop notet koyon pendii tumdo tipik kochang tukuk chekisibi ana ngotutik chekisibi, en Iman koyon kaba tumdo tipik komiten omitwokik chekechopchin icheket amun makergee bik chenyolu kebai bik chemii komie ko kikirib koribe icheket kechopchin omitwokik chenomegee ak borwek kwak . Koraa moi keripripe missing ak tukuk chechang bik chekaba tumdo missing ko ichek ko tipik.

olengemdo anan oleibundoo ngotutik ab emet nyorunetab tukukab temishet cheuu tenderek anan minutik chekimine kouu kora katoldolik chutet ko tuguk cheyoe imbaar kotoldolit ak kerichek chei, uche ibiteen minutik guuk chegemiin en imbaar, ko ngatutik anan kibore ngotutik ab emet kokoromeen mising, mii ngotutik alak chemochomdoo keboishen kokagoyaan emeet anan ngotutik ab emet kole tenderek chu, katotoloik chu ak kerichek chu komaetaat en temiik, nyolchin koboishen icheget asigobiit konyoor minutik chekororon.

Kipagenge nebo KEBS en ribetab rurutikab temishet ko ichek ko biik che sainoni kole inyonjinot anan chamdayat tukuchu omitwokichu kialda ak kwam biik komatindoi kewelut age tugul eng' borwek amun makaile iyome kiit age tugul anan chamdayat kiit age tugul nekioldoi asikiyan kialda omitwokik ko makat kokakocheken kampuni nitet nekeborei KEBS ako niker omitwokik alak tugul cheole ko tam kosirat kiitet eng' karatasit nebo tukuk chekeal koboru kole KEBS kotononjin tukuchotoet keal nitet ko nemi barak netononjin nekere kole tukuk chekioldejin biik ko kikechikil kenai kele bo

En Iman temik kokere boishetab ngotutikab temishet anan komirmiretab kasinywan koma kit neu missing amun imii gaa ana ko koitemindet komelelen keyai kityok kasit nebo temishet kobatet nyolu iyai boishonik tukuk ipcheichopchechi inai ile konyin kasit agetutuk makasitab temishet ineken ko kere nguni temik kouwon makiim amun ngotutikab temishet ko kikonaita icheket ako kere kouwon kit neroisi kere ichek ko kikonaita mokit neimuch koim kasinywan amun temishet Kobo komonut kora Ako nyorunen keljin koyoe kasinywan kou Kila.

Imuchi koitemindet ne ingen kabiza boisiet ab ketemis ak kemin minutik en imbar, ko oleibundoo kergong'et boisinitet bo kabotisiet ak kanyorunoik chekenyoru iniminse, ko ingele en kila ak kila koimuch imin minutikuk ak kobwa kogororonegitun, mi betusiek che anan minutikuk ak iwe komenyoru komonut anan komabwa komyee minutichotet, kotiengen kiit neu emeet, ko chutet cheimuche koib kerkong'et akobo boisionitet nebo kobotisiet, ot ingandan ingen kole matuguk tugul chegemin koyoche koruryo ko kerinkong'.

temiik chekigonaita temishet anan cheechen kogoigoi icheget kogomboan anan kogomboan imbarenik amuun ngogomboan imbarenik chechang ak komiin minutik chemistri kotindo kelchin neoo yaankagoit kegees, konorunen icheget kelchin neoo ak koboiboinchi amuun yeit kegees minutik chotet koicheget kotemiik cheechen, ko yaan kagokess ak koib koba olekioldoen konyoru kelchin neoo mising ak kotoretok icheget konyoor rabishek cheimuch koboishen en kasarta een boishet agetugul nemoche koyaai inendet, kobo komonuut mising.

pongonutik chebo mengetab mbarenik chekikeyai en emoninyon anan kenya ininyoon kochang mising, chuton ko kouu en kap chi konyolu kotindoo kiit nekigisiir kele ak kenuuch kenai kele imbarani konengunget, ko noteet kartasit noteet kartasiit notet nekiginuch kokigisainen biik kiyaan kele kongeten iyeuu agoi iyeuu ko mbareet ab chi anuum ago tindoo kiit neiboru kole nenyiin, ko ngeba en kokwotinweek ko chang bongonutik en biik agobo imbarenik imuche chito komiin minutik ak konyor kelchin neo mising en imbarenyin.

Ko en Iman komoi komie bik ngalekab kerichek yon kokinde omitwokik anan omitwokik anan minutik chemii imbar ko kit nenyolu keyai komataa chamdayat missing kepit tukuk cheu ingwek omitwokik ok kerichek chemonomegee, yon kemin tukuk che kiome en imbar koyon kepit konyolu ikany koroponji sikopit koundo kerichek amun muche ipit chito minutik en imbar tukuk cheu ingwek bore twoe iput koraa ibechop kiamda kokonu kemian ana konu komachamgee bortangung ko kerkongetab kerichek notet amun yoin ibwat kole monyolu iboishen kerichek ipit minutik kuk asikopit kobwa amenyou koimutyet agetutuk en bortangung yeboishen.

Kewelutik cheimuch keyechekinitun missing akobo temik cheicheket ko temikab kawek ko chang kewelutik missing amun kawek yon kemin komoche ripset neo ako abokora komoche kerichek chekipiten asikopit komanam tyongik. Koraa kawek mesembei kou minutik alak tukul ako semberenywan kou missing lakwet chekoyechekinitun ko nisemberi ko ingen ile kawek kotindo ketik cheyechen ko imuch korutin imuch inyoru koimutik chechang kobun kawek chotet ot ngandan koit betushekab kesishet inyorchigee keljin neo kwa asikopit yotet ko keibun koimutik anan kewelutik chechang cheyechen missing.

kewelutik chenyoru temiik agobo nameet ab mbarenik kochang mising amuun imuche chito kogeer temindet imaan neoo anan neichome igool imbarenik cheechen inde minutik guuk asigobiit kotoretin en atkaan tugul anan en bandanguung tugul, kochang kewelutik cheinyoru koii temindet ago nyolu iyangee koinyee monyolu niburii ilelen otemindet ago memuch inyoru kewelutik, kewelutik ab imbaar mising komoe kochang en emenyoon amuun atkaan tugul komoigose abakora kele kagiwoon biik en imbaar ele kile, ibwote chito kolelen korosich oleobureen oleimuch ayaai boishenyun en yuteet ak oegu temindet ab imbaar, lakini nyose kewoonu ak keyeten kele machaandaat ago motindoo,,

Nametab internet en sukulishekab town ak chemeii kokwet koter woo terchinet missing amun sukulishekab town kochang missing amun nome missing internet en chebo tao nikerchine ak chemii kokwo ana chemii kokwotunwek . Niger sukulishekab gaa ak ininakte townishek kowoo keoljinen anan koterchin missing nionjine anan isib chebo gaa ak isib chebo kokwet ikerchine internet kowoo internet nebo chemii sukulishekab tao kosir chemii sukulishekab kokwo amun en townishek kichenga mii sitimok olindet lakini e olibo gaa ko mii ngweny pandap tai makergee ak chemii townishek ak koraa koyetu townishik kosir gaa anan kosir kokwet ko notet neyoe komii barak internet nebo sukulishekab.

Boishetab kipagenge ak kondetab sein ak ngotutikab chepkirop ko kou yon imuche chito ko kealde imbaret koi temindet koi temindet anan ko keole imbaret mii konyilu oeng. Olindetab imbaret konyolu kokur bik asikopit kinde sein kele kerial imabaranotet asitun ndo kwenegee anan kokwengee chito nekikooldeun imbaret kole nenyun imbaret komii sein nekikinde ile nini keialde imbaret kou nii Ako makonengun kokobunchi chito age. Koraa yon keoldoi konyolu komii bik chekasirun sein missing ko bikab gaa anan chemoi otupche nyolu komiten asikopit konde sein kole kerialde imbarani ako mokonenguny, ko kipagenge notet nemii en kokwotunwek ak en emet tukuk oleki.

Lekoindoi tuguk chekimokyinkee en temishiet en emoni Kimi anan emoni nyon koma kit neuuii mising oleipundoi tuguchutet chu kimokyinkee en temishet ko icheng kityok rapishek cheboishen sikopit iolchikee minutik anan tenderek chekimine en mbar koitemindet kora komiten tingok chekiboishen keteme mbar ala ko eik mokele tingok icheken imuche kora kotemis kinde biik kiparua en mbar kole ipundoi tuguchutet koyoche itinye rapishek cheimuch kotoretin asiipu tuguk chemokyinkee tuguk chekimokyinkee en temishet ko kou iyan iiku temindet ak kartasishek alak chebo somanet ak tuguk alak chechang chekikere temik cheechen mising

Tetutik ab ICT chekiginde konamke ak somanet ii ko kikinde kole nyolu kesomanchin ng'alekab kisib komputaisiek anan keyai kiit nenyolu, kechob tuguk chechang chetesetai en emeet, ko biik cheyoe ko kipsomaninik ab ICT, chekiginde kora konamken ak somananitet kikikele nyolu koichito neimuche iyai ngalekab ICT ko nyolu isomonchi somananitet asimakoromit missing kouit en inyee, kipsomaniat nekiisomonchi ngalechutet ko kere ko roisi missing kiit agetugul akobo ngalekab computaisiek, kechob kiit agetugul netinyegee ak komputaisiek kongen kipsomanianotet ako toreti biik oleo, imuche komi kiit nekamee ,kou yan kamee ot komputer neng'ung komuche kotoretin chichitet nebo ICT ko bo komonut missing.